Boishet notet neyoe mornani bo lipanetab kerichek ko kararan mising amun mornet nitet nibo lipanetab kerichek kotoreti biik konyorchike icheket chepkondok chotet chebo lipanetab mornet asikonyorchike biik chotet chekinyoe kerichek asikinyaen icheket asikosobcho kotienge en miondo netinye chito aketukul en bortanyin, nitet ko kararan mising keliban mornet notet nebo kerichek ndamun kararan ndiliban chito mornanitet bo kerichek asinyorchike chito kelchin inyoru kosobet notet nebo chokyinet.

Aleen en iman kokararan ingeboishen oreet notet nebo NCBA kelibanen koot notet nemokyinge chito koaal amun nitet ko oreet nekararan nekiboishen keelibanen koot customayat notet netieme koboishen NCBA, nitet kotoreti konyorchike koot en oreet notet ne nyumnyum chito nemoche asikwal koot ak kolibanen rabinik kobun NCBA.

Borwekyok echek tukul komiten kamanutyet netinye borta nebo chi aketul, nitet ko kararan eng chito yon tinye kamanutyet bortonyin, kamanut netinye borta ko Chang ako kararan keboisyen kamanutyet noton ,neta ko kimnatet netinye chito ,nebo aeng ko kamanutyet notet nebo komanamin mnyando aketukul neimuch kongem bortangung, eng olda tukul oleiyaaten kasit ak ole iwendoten .

Yoon iyoe chito kasit notet nebo eut koyoche iterkee iboishen oratinwek chechang yoon iteksei chito iteche koot notet nebo kibatit, suswek, nebo koita, koot nebo nekoo, choket ak akot yoon iteche biutab teta koyoche iboishen gloves inamen nyundoingung ak kiit aketukul asimangemak eungung konam kutuu alaan.

Eng Iman ko kararan yon imiten chito eng chametabken nebo bortangung, amun nitet ko kelchin nekararan inyorchiken chito chamet nebo bortangung komabit nyikisindo aketukul eng bortangung cheu mnyanwakik cheterter amaikase icharirenini kwamin olda tukul ,nitet ko kararan eng bik saiti eng ane yon miten bortanyun koma eng nyikisindo ake tukul neimuchi Kobo mnyando, charirnatet akit aketukul nebo nyikisindo.

En iman komakara keluu cheko chotet chekokikee komakichuchukan akiyoo en bortab chito amun yan keyee chito cheko chotet chekokikee alan iluu cheko chekokikee ko imuch konamin miando neibu cheko chemakiyoo notet ko miando ne bo TB,ne miando neya missing yan kanam chito amun nitet koimuch koip mianwogik alak cheter.

Ng'emutik chotet che imuch koib kwenik chotet chekeboisien kechoben amitwogik neibu kulet notet nebo iyet ak alak, ko koimutiet ne oo en chito nechobe amitwogik ak chemiten kokonye icheket amitwokichotet kochopok nitet ko koimutiet nebo kotimak tekeng'ung akinyor miando notet nebo teket amun ndikwonye chito ko ikulee iyet ne oo koyoe teket kotimak.

Kipirpirisiek kotoreti koristo en kot netitet niabwotyin yon miten Kipirpirisiek en korik chotet chechoket ak en korik chotet chekisweitoen chebo Kipirpirit en otkan tuugul olekinyorchin ko korik chotet che echen ak chechang biik chemiten maat nitet ko yan kakinam kopirpirike asikokon koristo notet nekararan netoreti chito kobus nekararan akokul koristo notet nekimokyinge nekaran.

Boisiet notet nebo risitisiek chekiolishen ko kararan boisiet netinye nitet kokochin chito notet neko ale ak neko kialen konai kole rapinik chekoikoito chito notet neko alishe kokochi chito nekokyolen rapinik cheyomotin akonyorchike inendet notet nekoale tuguk chotet tuugul chekomokyingee koip inendet.

Biik chotet cheribe kiagik alan riibikab kiagik kotinye icheket boisiet nekararan neisuldayat ako neiyanat en mornet nitet nebo riibetab kiagik nitet kotoret icheket kosuldaen boisiet nebo kotesen tai icheket riibetab kiagik cheribee chito kou Tukaa, Negoo akot ingokenik en mornani konyorchike kelchin en ribsenywan.

Kelchin notet nebo barbaretab keringoik chebo beek ko kararan kosir balet nekibale keringet ne bo beek keboisien rokook chotet cheimuch alan cheibu meosiek yon kibale akijutu nitet ko imuch kong'etyo rokook chekokibalen akowirchike chito keringet neibu ng'emisiet ne bo meosiek nitet among'uu ale kararan yangakibarbar beek kosir kebal .

Bokomonut liletab itondab biik yon kiyechin chaik boisionik cheyo kipakengeit nitet kokomonutiet notet nekararan en biikab kokwet ak biikab emet komugul kelil itondo nebo chito nekiyechin chaik asikeposten ala kiyokyik kondoik cheimuch kotoret icheket en boisionik chekimokyingee en chaik chebo chito notet nekiyechin nekonu kipakengeit nekaran.

Kounetab eut ab chito kotoreti sobonwekyok komonyor mianwogik chotet cheibu murindoo yon keamishe alan iyai kit agetuugul chito komoiun eugung imuch koib mianwogik cheterter kou chotet chepo kolal moeng'ung akobendii en iman komiten ako atinyea tapisiek ak kiraiseik che aunen eunekyuk en konyunet yon amoche ayomis.

Myondo notet nepo korona virus ko kigipoishen moshinisiek chotet chekipimane akobo myondo nitet nipo korona virus anan kechigilen chito agobo maat notet netinyei chito en porto nyin nekonu kopit myondo nitet nipo korona, kipoishe moshinit notet nekililen agobo chamet ab kei nepo porto ng'ung ak maat neitinye chito en porto ng'ung kechigilen.

Angen missing kerichek chotet chekiunen eut alan chekikiunen eut en kasarta notet nekibo korona, chekingomiten emetab kenya ak emotinywek chebo sang nitet ko miando nekikon asenet ne oo en biikab emet kobit meosiek chechang, kerichek chotet cheki kiunen eut chekikibore Sanitizers chekibore miando ne bo korona kikiboisien kora kiptang'asiat kiunen eut.

Kipsomaninik tukul chemiten en sukulishek chebo barak komiten ngalalet cheterter ak kobo somanet nebo kipsomaninik chotet, nitet ko ngalalet nebo sukulishek chebo barak olekitoretito kipsomaninik chotet chemiten en sukulishek chebo barak konyorchike icheket kelchin ak rabinik chesomonen icheket en sukul kotakowong somanenwan icheket.

Tuguk chotet chekisupi asikonem biik korotik en emetab kenya ko tuguk cheu mianwogik, chametapge ne bo bortab chito agetuugul nekimokyinge konem korotik chotet chekiboisien en sipitali kinyoen chito nemiani tuguk chotet chekisubi ko miando netinye chito yon itinye chito miando agetugul ak rwaetab korotik komaimuch inemu korotik chekimokyingee.

Miondo notet nebo ukimwi kokikoyet en emet nebo Kenya ak ko kikonam biik chechang en emetab Kenya mionitet ak ko momii kerichek chekinyoen, kiit nekitoret miondo nitet nibo ukimwi ko boishet notet nekiboishen kartasishek chebo condoms keterenge amanamin miondo notet nebo ukimwi yoon omiten ak chito alaan chamanet nekebelchike chito ak ko mengen kiit neu iboishen condoms ichuton.

Ngotutik chekisubi chito ne oldo kerichek en emet nebo Kenya ko ngotutik chotet chekikochin kwalda icheket kerichek cheititotin ak ko chechotet chemokotin kialda ak ko keriche chutet koyooche kotom kosir betushek chekinyoisen kinyoen chito ndab yoon momiten ngotutiet aketukul nekisubi koimuch kwalda chito kerichek chotet cheyachen.

Tuguk chotet chekiboisien kiyokto logoiwek chenomegee ak sipitali kobun soet ko tuguk cheu simoisiek, kompyutaisiek kiyokto logoiwek chotet chenomegee ak sipitali yongebirte chito simoingung akimwaite logoiwek chotet chebo sipitalit nemara momiten kerichek anan kemokyingee daktariek en sipitali imuch iboisien kora soet iposten.

Ole toretitoo serikalitab kenya koyapta logoiwek chemokotin koyoche kotech serikalit notet nebo kenya korik chebo chebiosok chemokyingee icheket sigisiet asiketoret kosich icheket lagokwak en sipitali akinet olekiripto lakwet notet neming'in kotakoyet.

Sikobit somanet notet nekaran nebo sokat en kokwet koyoche komiten oratinwek cheketoreten somananitet nebo sokat kou notet nemakat komiten korik chesomanen kipsomaninik, ng'echerok, kitabusiek ak mwalimuinik cheinete somanet nitet nibo sokat asikotoretok icheket.

Boisionik tuugul koboru ateptoo neter ak neter en alyet nebo boisionik nitet ko iboru boisionik chebo biik chotet chetinye kasisiek ak chemotinye yon itinye chito kasit en serikali koboru boisiet neter ak atepto neter ak chito nemotinye kasii agetugul en serikali.